mae en maembe kendo oyudore ahinya e aluorana mang'eny, maembe ni gi tije mang'eny ahinya, maembe en chiemo ma ji mang'eny ohero kendo ji mang'eny tiyo kode e yore mopogore opogore e gik mang'eny ahinya. mokuongo maembe en kaka matunda mwa chamo ,inyodhe kamano mar ariyo maembe waloso go juice mwa madho mar adek ,jomoko nitie matiyo kode kaloso modhi ma giwiro kata sabunde magi luokre go ,achiel sana sana ji mang'eny ohero maembe ka giloso godo gige ma gimadho kaka juice omit ahinya kendo nyithindo matindo bende ohere. Maembe ni gi kinde mage motiye kendo ok othor be kethre ahinya nikech sama en e yath jomoko nitie mohero muode manumu jomoko nitie marito mondo ochieg maber eka gichak chame.

Ma en chwa. Kendo ji mang'eny ahinya ohero chwa ahinya. Sama wapidho chwa e alworawa, nyisoni en gima ohere ahinya. Sama wadwa tiyo gi chwa nigi tije mang'eny. Jomoko tiyo kode e loso kong'o. Jomoko tiyo kode ka dwa tedo nyuka ma gimadho. Jomoko loso kagima loso gima waluongo ni kachumbari ma gidwaro keto e ring'o kata chips, kata gweno, kata sambusa. Jomoko tiyo kode kaka yath ma gichwako gi yath moro, to imiyo jatwo, gige nyaluo to jatwo madho. To nitie jomoko bende ma ohere nyodhe kaka en no, ma mitnegi kaka gino nitie kamano. To bende kiruwo kode nyuka kata iloso kode skari nguru, inyalo luwe, inyalo riwe gi skar nguru to imadhe kamano. Ober ahinya e del. To ng'eny jolony wacho ni omedo remo ahinya e del.

Mae en pawpaw kendo ji mang'eny ohere ahinya, ma en pawpaw madichuo, pawpaw madichuo ok timga maber ahinya kaonge pawpaw moro kata madhako man bute ,sama owang' kata otuo kamae to ok onyal nyak maber kendo okethre ahinya, onego gole kata pithne moro machiegni mamiyo onyalo ti maber ahinya kendo kendo omiwa matunda mwachamo

Ma en pur mar nyanya. Kendo sama ipidho nyanya, nyaka ibed gi puodho maber ahinya. Kendo puodho manigi mbolea maber ahinya. Nyanya ka ti to nyaka ikwong ibed gi kwer. Nyaka ibed gi panga. Nyaka ibed gi fito bende ma itiyo go e puodho. Nyaka ibed gi tonde bende. Sama idwa tiyo tij nyanya ka nyanya oseyuok e kama ne ichingo gie, kiketo gi e puodho. Ka gisechako dongo, nyaka ichung negi kete ni it nyanya kata bede nyanya ok otegno ga ahinya, Koro itweyo gi e kor yien, mondo ochung'gi maber kata gibed motegno. Nyanya bende ok tho pidho apidha kaka ipidho gik moko gi, nyanya kichingo, nyaka iching e yo makare. Kendo ipidho gi ka gima iketo mtaro moro eka mondo gidongi e yo makare, kata e yo maber.